Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ wa bata mũno. Wambere ũrĩithia wa ngombe, nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩa bata mũno thĩiniĩ wa mĩtũrĩre ya mũndũ o wothe. Tondũ rĩrĩa ũkũrĩithia ngombe ĩno nĩĩrakũhengere iria, ngombe ĩno yaciara gacaũ, gakũra ona ũkĩendia gacaũ gaka, tondũ ona ĩno nĩronekana nĩ ngombe ya iria, nĩ ici cikoragũo na iria rĩingĩ. Wendia iria rĩu, nĩrĩrakũhengere bainda , njaũ ta ĩno yaciarwo nĩgũkũhengere bainda onayo. Na iria ta rĩrĩ nĩrĩgũteithia nginya mwana wĩ mũciĩ ũcio kana ona wee mwene nĩũndũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Wambere ũkĩrĩithia thamaki nĩũrabatara gũkorwo naa mũgũnda, mũgũnda ũrĩa ũkwenja ndemu yaku. Wenja ndemu yaku no nginya hakorwo na maĩ, na wĩingĩ wa maĩ, no nginya ũbatare maĩ, toguo ũkamenya ũgĩthondeka harĩa thamaki cigũikara, maĩ no nginya ũkamenya kũrĩa ma kuma. Wagatatũ no nginya ũkorwo na kĩratathi kĩrĩa kĩgiragĩrĩria maĩ mau matikanyuĩke nĩ thĩ. Wa kana no nginya ũkorwo na thamaki, mũthemba wa thamaki ũrĩa ũrenda kũrĩithia na irio cia thamaki.

Wambere ici ni indo irĩa iheaga mwĩrĩ hinya na ikahengere mwĩrĩ Vitamin A nĩ irio irĩa itũmaga mwĩrĩ ũkũre wĩna ũgima mwega. Nĩ itũmaga mũndũ one wega, nĩ itũmaga mũndũ agĩe na meciria make matuĩke ma kũrũngara tondũ rĩrĩa ũkũrĩa indo ta ici, ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũkoragwo wĩ handũ hega, nĩukoragwo, mwĩrĩ waku nĩ ũgĩaga hinya naihenya.

Ũkĩenda kũruga thambutha no nginya ũkorwo wĩna mũtu wa ngano, na no nginya ũkorwo na waru, kana ndengũ, kana nyama, kũringana na kĩrĩa ũrenda gwĩkĩra thĩiniĩ wa thambutha ĩyo. Ũgacoka no nginya ũkorwo na maguta mathararĩ. Thambutha ĩyo wathondeka mũtu wakima mũtu, ũgacoka ũkamba ũgakorwo nĩũcamũrĩte ndengũ kana ũgacamũra kĩrĩa ũrenda gwĩkĩra thĩiniĩ kĩndũ ta waru. Wakima mũtu ũcio, ũkoya waru ũrĩa kana ndengũ iria ũgekĩra gatagatĩ, ũkamĩkĩra shape ĩyo ya ya triangle, ũgacoka ũkoya maguta ũkamaikia ũkamekĩra mwaki-inĩ, makahiũha magatherũka makahiũha maguta mau, nĩguo ũgacoka ũgaikia nyamũ ĩrĩa ũgũthondekete, thambutha ĩrĩa ũgũthondekete ũgaikia thĩiniĩ wa maguta, na yahĩa ĩgakorwo ĩ thambutha njega.

Ũngĩenda kũruga spagetti, woyaga maaĩ na thuburia, ũgathima mũigana wa maaĩ kũringana na spagetti ciaku ũrĩa cigana, ũgacoka maaĩ macio matharũka, ũgaikia spagetti ciaku haũ thĩiniĩ, ũcoke okorwo nĩũracirĩyanĩrĩa na kĩndũ ta mboco, woye mboco ũkarange, mboco irĩa ũkwamba ũtherũkie, watherũkia mboco ciahĩa, ũcoke ũcikarange, woye gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ kĩrĩa ũgĩkĩre maguta, maguta mau, warĩkia gwĩkĩra gĩtũngũrũ maguta-inĩ, kĩhĩe kĩhane brown, gĩcenjie rangi ũcoke rĩu wĩkĩre nyanya cihĩe cikue, ũcoke rĩu wĩkĩre mboco ciaku, ciahĩa rĩu no ũrĩanĩrie na spagetti irĩa ũgũtherũkĩtie.

Ũnyui wa cai kana ũrugi wa cai nĩ kĩndũ gĩa bata thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ tondũ rĩrĩa ũkũnywa cai, wa mbere nĩ ũcanjamũraga meciria, wa kerĩ kwĩ mũndũ ũngĩkorwo aga kũnyua cai akarĩyo nĩ mũtwe, toguo cai nĩ ũrĩ macani nĩ marĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga nginya meciria makũ maikare memahingũku, wa gatatũ ũnyui wa cai, cai nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga nginya mũndũ atige gũkorwo akĩng'ara toguo kũnyua cai thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno.

Wambere rĩrĩa kwĩna ng'aragu thĩiniĩ wa kauntĩ-inĩ itũ kana itũra ritũ nĩ tũkoragwo twĩbangĩte tondũ nĩ tũhandaga indo ta mĩanga, kana ikwa, indo irĩa ciĩtiragia ngaragu, indo irĩa ciĩtiragio riũa rĩnene, nĩ tũhotaga gũkorwo twĩbangĩte na tũgakorwo tũcitukanĩtie na indo irĩa cicia mbura. Rĩu rĩrĩa tũkũhanda indo ta ikwa na tũkahanda indo ta ta ngwaci na tũkanada mĩanga, rĩrĩa ng'aragu yoka tũtihũtaga tondũ nĩ tũhotaga kuoya ngwaci icio kana ikwa icio tũgacitherũkia na cigatuĩka irio citũ.

Ũrugi wa nyama twanaciruga, na rĩrĩa mũndũ agũciruga nyama kana agatherũkia thubu. Rĩrĩa ũgũtherũkia thubu, thubu ũcio nĩũheaga mwĩrĩ hinya, nĩũheaga mwĩrĩ kaciamu, nĩũtũmaga rĩrĩa waũnyua mũgongo waku ũtige gũtura kana nĩũtigithagia ruo rwa mahĩndĩ, tondũ mahĩndĩ okorwo nĩmaratura nĩ kwaga kaciamu, wanyua thubu nĩũcokagia kaciamu nyingĩ. Rĩrĩa warĩa nyama rĩrĩa waruga nyama either ĩkorwo nĩ ya njino kana nĩyagũcamũrwo, nyama nayo nĩĩtuĩkaga ya kũhengere mũndũ protein i, na nĩkũragia, nĩtũmaga mũndũ agĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Toguo rĩrĩa ũkũrĩa nyama kana ũkanyua thubu, nĩwongagĩrĩra mwĩrĩ hinya na ũkawongerera kaciamu.

Haha hena ũhĩhia wa mbembe, na rĩrĩa mũndũ ekũhĩhia mbembe wagĩrĩirwo nĩkũhĩhia na ũbacĩrĩri mũingĩ mũno, tondũ mbembe ici rĩrĩa mũndũ agũcihĩhia nĩ harĩ na ndogo, no nginya ũkorwo wĩna mwaki na makara naa rĩrĩa ũkũhĩhia mbembe ici na ndogo, ndogo ĩyo nĩ njũru mũno tondũ nĩkũhingania gĩthũri. Nĩĩrutaga kĩndũ kĩũru mũno ngaci njũru mũno na nĩkũhingania gĩthũri gĩaku. Toguo wagĩrĩirwo nĩ kũhĩhia mbembe na ũbacĩrĩri mũingĩ mũno.

Ũhandi wa makunũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno thĩiniĩ wa mĩtũrĩre itũ. Wambere makunũ, nĩ kũrĩ makunũ marĩagũo, na nĩ kũrĩ makunũ marĩa memeragia matarĩ ma kũhandwo, na makunũ mau makoragwo me thumu. Makunũ kwĩ makunũ marĩa marĩagũo, wambere nĩmahũraga mbiacara tondũ wendĩa wa makunũ marĩa marĩagũo, ũkoraga nĩmarĩ goro mũno, na kũrĩ arĩa mamarĩaga makunũ nĩmongagĩrĩra hinya, tondũ mahũthĩkaga ta mboga na nĩmaheaga mũndũ ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Wambere ndĩtamũmĩnĩsta wa ũrĩmi, njagĩrĩirwo nĩĩ kũhengere andũ a kauntĩ yakwa nyeki ĩrĩa ĩtiragia riũa. Wakerĩ, ndĩmahengere mbembe iria cikoragwo ciĩ cia gathirikari, iria ihandagĩrwo ngombe, nĩguo kũngĩgĩa riũa, ngombe icio itingĩgĩa na thĩna. Wagatatũ njagĩrĩirwo nĩ kwĩra andũ mahande hay, thĩiniĩ wa mĩgũnda yao. Na rĩrĩa mekũhanda nyeki ĩyo, onarĩrĩa gũgakorwo gũtarĩ na riũa rĩiganu, rĩu gũgakorwo gũtarĩ na mbura njiganu kwĩna riũa rĩingĩ, ngombe icio citigatuĩka cia kũhũta kana mahiũ matigatuĩka ma kũhũta.

Mũtaratara ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkoro ũkĩhũthĩra nĩguo kũgacĩrithia irio cia mahiũ maku, wa mbere wagĩrĩirwo nĩ gũkoro ũkĩrora nĩ mũthemba ũrĩkũ wa nyeki ũrahengere ng'ombe ciaku, ũgacoka ũkamĩtukanĩria na kĩndũ ta thara tondũ thara ũcio nĩ ũrahengere ng'ombe iria rĩingĩ. Wa gatatũ ũkamba ũkarora mabebe marĩa ũramĩhengere mahana atĩa, namo mabebe nĩmongagĩrĩra vitamin. Wa kana ũrore irio cia ng'ombe iria ciĩ na calcium, ng'ombe ĩyo nĩ ĩgũkorwo ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ wayo, ũcoke ng'ombe ĩyo indo iria ũramĩhengere ta hay nĩ ĩgũtũma ng'ombe ĩyo ĩkorwo na iria rĩingĩ na nyama yao ĩkorwo ĩ njororo.